Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona atumia atatũ magĩitĩrĩria mĩmera maĩ kũhũthĩra ndoo. Na njĩra ingĩ ingĩtũmĩka tĩga nĩ ĩno nĩ gũteithĩrĩria na kũnyihia mĩnoga ĩno ya gũkũa maĩ na mũtũngi ũgĩkĩraga ndo nĩ atĩ no mateme mĩtaro ĩrĩa ĩkohota gũikorokia maĩ mĩgũnda-inĩ ĩno kwoguo kũnyihia wĩra wao wa gũitĩrĩria maĩ na ndoo njĩra ĩngĩ ĩngĩtũmĩka nĩ atĩ no maitĩrĩrie maĩ na mĩbaibũ, ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria na kũnyihia mĩnoga ĩno ya gũkua maĩ na mĩtũngi. Wagatatũ nĩ atĩ no matũmĩre, no maitĩrĩrie maĩ na sprinkler na kwoguo sprinkler nĩ iteithagĩrĩria gũkinyia maĩ handũ hanene mũndũ ategũthonga. Wakana nĩ atĩ no matũmĩre drip irrigation, gũkũ nĩ gwĩkĩra maĩ tũcuba na kũhanda cuba icio kando wa mũmera na kwoguo mũmera ũkanyua maĩ marĩa maiganĩrĩte.

AMREF university nĩ yunibacĩtĩ ya mũndũ kĩũmbe nĩ gũkorwo atĩ yunibacĩtĩ nĩguo ĩkorwo ĩya mũndũ kĩũmbe, ĩkoragwo ĩ yunibacĩtĩ ĩtaraheyo mbeca ciao nĩ thirikari, no yunibacĩtĩ iria itarĩ cia mũndũ kĩũmbe na ciria cia mũingĩ nĩ yunibacĩtĩ ikoragwo ikĩheyo mbeca ciao cia matũmĩro nĩ thirikari. Tũkĩrora yunibacĩtĩ ya AMREF, nĩ yunibacĩtĩ ĩrĩa ene ake nĩ AMREF Health Africa, ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ gĩkundi gĩtarĩ kĩa gĩthirikari na kĩrĩa gĩteithagĩrĩria arutwo na kũmahe kothi cia ũgima wa mwĩrĩ, kwoguo AMREF Africa ĩtaragwo ĩ yunibacĩtĩ ya mũndũ kĩũmbe.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona, harĩ na andũ manyitĩte ng'ombe na hena, mwanake kana muthuri wena mũgwa arorereirie ng'ombe ĩrĩa, kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno nĩ, ũrĩa ndũrĩrĩ, ciĩ, cimathaga irio ciao na mbica-inĩ ĩno nĩ mbica ĩmwe ya ndũrĩrĩ ikĩgeria kũratha ng'ombe ĩno nĩguo mahote gũkĩrogota thakame na mahote kũrĩa, ĩrĩa ĩ mbica ya kuonania ũmenyereri wao na kuonia ũrĩa moyagĩrĩra nyamu ciao iria marĩithagia mbica-inĩ ĩkĩrĩ ngombe ciao na atĩ handũ ha kũmĩũraga makona arĩ wega makĩro makĩrogote thakame kuma kũrĩ ngombe ĩrĩa mahote gũkĩrĩa na kũmenyerera ngombe ĩno nĩ ũndũ wa rũcio rwao. Mbica ĩno kĩrĩa kĩroka meceria-inĩ makwa nĩ ũrĩa, ndũrĩrĩ imenyagĩrĩra ũtonga wao, na ũrĩa ĩtũmagĩra ũtonga wao na ũrĩa itũmagĩra ũtonga wao na ũbacĩrĩri kũmamũkĩrithia kĩrĩa, marahota kũrĩa.

Mbica ĩno nĩtũrona mwanake na mũtumia manyitanĩire iratathi rĩrĩa rĩkĩhana ta Title Deed ya mũgũnda. Na gũkĩrĩ ũguo nĩ atĩ, kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩ atĩ, hemũndũ ũramũkĩrio Title Deed ya mũgũnda thutha wake gũkĩrĩkia marĩhi make matĩri, kana marĩhi make mamũgũnda. Na mbica ĩno nĩ ĩronania gĩkeno kĩrĩa gĩkiumanaga na mũndũ kwĩgwatĩra ng'ũndũ, kana tĩri.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona andũ makuĩte ithandũkũ, na angĩ magakĩnyita mbica cia ũrĩa ũgĩkuĩtwo ithandũkũ-inĩ ĩno ngwĩciria, na kĩrĩa gĩokaga meciria-inĩ makwa ndona mbica ta ĩno na gũkĩona mandĩko marĩa makĩrĩ t-cati-inĩ ciao ma stop police, nĩ atĩ borithi rĩmwe na rĩmwe nĩmatũmagĩra hinya mũingĩ gũkĩra ũrĩa mahekĩtwo nĩ gatiba, kana gũkĩra ũrĩa magĩathĩirwo na gũcũngĩrĩra ikuũ cia andũ ta arĩa tũrakĩona mbica-inĩ ĩno. Kĩrĩa ningĩ gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ marĩa marakĩhanĩkire kũrĩ mũtigaire Albert Ojwang, ũrĩa wahũrirwo na gũgĩkuĩra moko-inĩ ma borithi, nĩ ũndũ wa gũkĩandĩka kaũndũ gakĩgiĩ mũnini wa mũnene wa biraro bũrũri-inĩ, na gĩgakorwo kĩrĩ kĩeha kĩnene, kuona atĩ borithi arĩa twetereire matũgitĩre no o maroka gũtũnina, na ĩno ĩgakorwo arĩ njĩra ĩronekana na ũnene kũringana na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩbangĩtwo mũthenya wa rũciũ.

eeh Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona ciana cia thukuru irĩ na kompiuta metha-inĩ, nangagĩcoka ngakĩona mwana ũngĩ ũcũngĩte kana agakoma o hau kando wao, kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ, ciana ici irathoma kũhetũkĩra mĩtambo ya kompiuta, mũbango ũrĩa wandekithirio nĩ mũtongoria wa bũrũri wa hau kambere, Uhuru wa Kenyatta wa, ũkĩrehe kompiuta mathomo-inĩ ma ciana cia gĩkĩro kĩa primary, nĩguo magakĩhota gũkorwo marĩ mbere ota mabũrũri marĩa makĩrĩ mbere itũ, mũbango ũrĩa ingĩuga warĩ mũbango mwega, no ndwagĩthire na mbere ũrĩa wabangĩtwo, nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte ta wĩici wa mbeca na marĩa mangĩ.

Irio iria ingĩkĩhanda hĩndĩ ya mbura gwĩtũ Mũrang’a nĩ mbembe tondũ tũngĩkĩrora mbembe na mboga nĩ atĩ mbembe nĩ yendaga maĩ maingĩ na mbembe nĩyendaga mbura nene ,ũngĩkĩrigithania na mboga tondũ mboga ndĩendaga maĩ maingĩ nĩgũkorwo atĩ maĩ maingĩ matũmaga atĩ mĩri yao ĩgabutha no mbembe nĩ yendaga maĩ maingĩ na nĩcio irio niĩ ngĩkĩhandaga kwĩna mbura, ngagĩcoka ngakĩrora atĩ mboga ona rĩrĩa gũtarĩ mbura nĩ ũkũhanda na wĩitĩrĩrie maĩ, no gũgĩitĩrĩria mbembe maĩ ona ũtakũhanda nyingĩ nĩ ũkoragwo ũrĩ wĩra mũnene na ndũngĩhota gũbuatanĩrĩrio na gũgĩitĩrĩria maĩ nĩ ũndũ wa gũgĩkũra na kũraiha kwao. Kindũ kĩngĩ kĩngĩtũma ngenerere kũhanda mbembe hĩndĩ ya mbura nĩ atĩ mboga yoyaga ihinda inini mũno gũkũra na nĩ mĩeri ĩtatũ, nĩ mĩeri ĩrĩ nginya mĩeri ĩtatũ no mbembe cioyaga mĩeri ĩtatũ nginya mĩeri ĩtano gũkĩrigana na mũthemba ũrĩa wa mbembe ũrakĩhanda na ũgakĩona atĩ mbembe nĩ ĩrabatara maĩ maingĩ gũkĩra mboga na mbembe ĩgakorwo ĩnyendeku makĩrĩa gũkĩhandwo hĩndĩ ya mbura gũkĩra mboga.

Ũrutani wĩgiĩ mbeca, nĩ ũteithaigia harĩ kũrũgamia kana kũrũgamĩrĩra mbeca wega na njĩra ngũrani. Wambere nĩatĩ, ũrutani wĩgiĩ mbeca, mũndũ nĩ athomaga ũhoro wĩgiĩ gũbangĩra mbeca ciake, nagĩthũngũ nĩguo tũĩtaga budgeting, ũgakĩhota kũmenya wĩna mũcara waku wa ngĩri mĩrongo ĩrĩ, warĩha nyũmba ciringi ngiri ĩnya, ũgũre irio cia ngiri igĩrĩ, ũtigĩrie ngiri ĩmwe ya gũthiĩ wĩra, na ngiri ĩngĩ ya mabata marĩa ngũrani, nĩ ũgũtigwo wĩna gacunjĩ kaiga ona, karĩa ũngĩhota kũigithia, koguo ũthomithia wĩgiĩ mbeca nĩ ĩteithagĩrĩria mũndũ na kũmũhotithia mũndũ gũbangĩra mbeca ciake. Ũndũ ũngĩ ũrutani wĩgiĩ mbeca ũteithagia nĩatĩ, nĩ ũteithagia mũndũ kũmenya kũrĩa angĩigithia mbeca ciake. Tondũ ithuĩ twĩta Agĩkũyũ, nĩ tuoyagĩrĩra njĩra ya kũgũra ng'ũndũ ĩrĩ, njĩra ĩrĩa njega makĩria ya kũigithia mbeca. No nĩ kũrĩ njĩra nyingĩ cia kũigithia mbeca, kũrĩa andũ nomagũra share cia makambuni ngũrani ngũrani. Andũ nomagũre ng'ũndũ otoguo tũthomithagio, angĩ nomagũre ngina tender cia thirikari, na koguo gũthomithio ũhoro wambeca nĩ gũteithagia maũndũ megiĩ mbeca wega makĩria.